Yiolo ormarenke latoningo naa ena pukai naibunga emoyian naa yiolo ena moyian kegira aisho ena pukai metaa kisikitoi naa yiolo ena moyian naa kitoronok oleng amu kinyial ena pukai oleng nemitoki iltunganak ainyiangu nemitoki sii enapukai abulu neeku yiolo ena moyian kitoronok oleng.

Yiolo entoki naipirta ena naa adolita ena naa adolita enjet, naitoki si adol emoti naa yiolo ena moti ketii enaisho olotorok , naa yiolo oshi teneturi ilotorok , nitauni inaisho enye, netumokini atiji peyie etumokini anoto enaisho nasila natii atua.

Yiolo nkitobirat nadolita tenewueji naa adolita mmmh imaua nagirae apik enkare, yiolo eniare naa keng'asi aipim enaare adol ajo kaa kaa are nabaa naidim atijinga atua kuna maua tenaa enkare kiti ashu tenaa enkare sapuk naa inapekiata imashinini napaasha tiatua ene.

Kanyor oleng kuna tokitin amu yiolo entoki nagirae abuku noo osabuni , negirae abukoki emoti naa iyiolo ele sabuni , tenintukishore ele sabuni naa ketumoki atisika imotioo naa yiolo kuna motioo neitiilu , niaku kanyor oshi aitumia ele sabuni amu osabuni sidai oleng , nitoropil sii inkikompeni tenitukuyieki , nitoropil mpaka motiok .

Inji aiko , kainok enkima yiolo paidip ainuaa enkima napik emoti , yiolo paapik emoti, napik kule , yiolo pedoku kule napik enkare , yiolo paapik enkare napik majani , naitoki apik esukari, yiolo ake paidip nene pookin naitoki naanyu mitootua tenkiti rishata , yiolo ake piidip aitootua, yiolo ake pedoku , naitau tenkima , nikitumoki taa atook etaa shai.

Adolita orpayian otonita nepikita , netii embata enkiti sanduku natii nkaroti netii sii irnyanya, mayiolo ele moruoa oibungita dania, netii enkalo orfridge , naa yiolo elefridge lenye etii , etii, etii ntokitin nabore atua ompukunot kumok.

Kanyor kuna tokitin amu kitobir ndaiki toompukunot naapasha na yiolo tenipik endaa , nitobir oleng nitamelon na yiolo oleng oleng kepiki oshi ormushele, naa iyiolo tenepiki ormushele neeku ormushele ngiro, nenyae ele mushele iltunganak tenkumoi neshipakinoi oleng oleng .

Enetipat amu yiolo oshi ilotorok naa kisho yiok enaisho si sidai sidai oleng, naa yiolo enaisho enye , neramat iltunganak too mpukunot oleng nisho sii iltunganak minosa, yiolo ake pinya enaisho olotorok nikiramat atua osesen lino, nipangie moyiaritin kumok, nitoki sii.

Ore imasaa tenkop ang naa inkingira adupore oleng amu keponu ilashumba ninyiangu kuna masaa ang yiolo ake pinyiangu nishori yiok impisai tesiadano, yiolo ake pekitum kuna pisai ang nikintoki apuo aitobir mitasapuk isoskonini lang naa yiolo peekipuo isokonini sapukin nikitum impisai toompukunot kumok.

Kaidimatolimu ajo kadolita nkayiok are oltasat loibungita enkiteng naa yiolo kuna ayiok etangoro duo enkiteng. Yiolo ena kiteng nepuku osarge tenkalo emurt enkiteng niaku ninche ninche egira aiwoku ele sarge petumoki atook naaa keret oshi ninye ele sarge iseseni loltunganak amu kisho metaa keserian isesen pooki rishata.

Kaitiship oleng amu, kaitelelek maisha ai. Neeku, maitoki si aitumia inkaik ainei, airemie olchamba lai. Kaitumia kuna barsan pokira are, naa yiolo ake paitumia naa kesiokisioki ilchambai lang aku. Amu kitelelek maisha oltung'ani.

Manyor enabae amu yiolo oshi tenemirakini yiok kunatokitin tonkoitoi kipoito nailo ake anya enatoki nikitiru enkosheke neaku kitanyamal oshi ltunganak kumok oleng neaku ina pamanyor nanu enabae tenigirai aas amu meetae oshi usafi naloito tenewueji kengata nikimarikini entoki chafu neaku manyor nanu.

Yiolo entoki naloto ndamunot na kadolita ormoruo otii atua maua na yiolo kunamaua negira ninye akesu petumoki ayawa mashinini pepuo ninche aidong yiolo ake pidongi netumi iila ompukuno kumok, netumi kuna nangu esidai ntumi kuna nayierishoreki neaku keeta ninye kuna maua enyenak

Kaitiship enasiai amu kadolita enkiti kompe na ore enatoki na kisudoo ntokitin kumok oleng yiolo ake pimiyeu neyae ntokitin inonok nilotu apik ene ninkeno ninche neaku ketii ninche ewoi naserian amu mitokini Aya ntokitin inonok anaa endaa nipik endaa peyie metumoki laruok awaita.

Mesapuk amu mikiata mashinini nikintaunye enadaa na iyilo ena naikijo oshi ntokitin naitaunyeki eilata nimikiata tenakop ntokitin nikintumia pekintaunye ninche pekiya mashinini sapukin neaku mekiata pii enamaendeleo tenakop

Iyolo enaiko tananya enatoki na kayau enkalem naitoki si ayau eum, yiolo ake payau nona tokitin pokira adung enkalem aibungita teuma naiper nadumu enatoki napik enkutuk aai agira aaitumia enauma neaku nonatokitin aitumia patumoki ainosa enatoki.